Inoni ko minetab kitunguik ko ketunguik ko kiit netaa kokibite en betit, nebo oeng ko yoon kokorut ketunguik komach koechekitun kokoronekitun kidogo ko iteem elesiptechini ibendoi ibemine koiteme akitio ichob ngungunyek kokoronekitun iteemmatem ngungunyek kotor komokomii che echen istee ikwai ak istee ngot komii ketik ngot komii nee kotililekitun ngungunyek ak iwaas any chebereisishek chemengechen chechang lainishek, itutun ketunguik en betit akitio ibuu ak inyoiminchinote lainishek chukan kosip lainishe chukan motin korikyi soiti amatingolochin, yekokotwo ituch akitio inyon akitio irongyinote beek ak iroo ngot ko komende mbolea imikiseni koyoche iminde mbolea, so akitio inyon ituch yekeituch inake beek, yekeimin komnye inake beek, itesta inake beek nekiit orowek oeng ko kokoechekitun kitunguik ko ngot kochob namukul ko kibolu ko ngot ko nebo sokek ko kitutu ak kemaa.

En yu kokasit nakere kokanaket ap bek kebaishen mosongnatit ap kasari anan kebaisoshe irrigation naker boisioni kopwatwan pik chetemishe nekararan anan temishet nenyalu en nguni, amun en nguni komaketienke ropta, amu yache ipis kenyit tukul , ko ngete arawet netai akoi arawet neletunen , si koktitienke ropta koiumiani amin imuche imin tukuk minutik kuk en imbar komi kwenet kopir ropta koyach ikany kotakoit ropta komara ngakoitu kokakoptcha tukuchoton kondein hasara anan kokonin hasara neoo koyach iketchike imin tukuk alak, so en yu ko naker akere boisiet nekararan akere baishet nenyalu en nguni keyae chitukul nemae koyai temishet.

En yu ko baet ab ngongenik. Ng'om ne mache itinye en yu, ko ng'alek ab amitwokik che makchinge ngongenik. Kit age ne imache inai ko ng'alek ab mianwagik en ngogaek. Yache ingen kora ele kitirto ano ng'alek ab mianwagik che terter, tililindo ak takitari nebo ngogaek. Tuguk che imakchini ke en ngogaek ko koot ne tilil o ne yatat, chutu koristo komie ago kot ne ma utu ng'weny, ago ne rahisi kebirchi.

Yon kileweni maanik kobaa ndonyo ko kit netaa koyoche igere ile maanikgug ko kokotar betushek at kongeten kelog. Kit nebo oeng koyoche iger tililindap maanikgug yoche maanik cheibe ibe oldoi en ndonyo ko maanik che tililen sib kwaldak kit nerubu koyoche icheken mayaat inai ile momii mayat neibe kwo ndonyo ne kokoye anan netinye makosa agetugul. Nebo somok koyoche iger soisitab maanik amun anan kelog mayat kelog mayat nemingin soiti so yoche inai iib mayat nebo soisit ne Karan anan ne nyoluu ako yon ibee maanik koraa kobaa ndonyo koyoche iger beit yoche ingen ile beingung ak beit ne kyoldo en ndonyo ko siling ata sigor komeib maanikgug ibe alde ak beit ne momii ana kor igoite buch nemo toretin

Ko ketunguik ko amun chokere en yuu ko ketunguik ko kakibal bereisishek kosungukan imbar sikotach beek, ko ngotach beek ko yeinoki beek kor kochute ngungunyek alaan bechoton kotuten kor konoki minutik chekakimin en mbar kor komoyome ngonyo kemeut anan kolian konyoru mbaret beek cheyomotin.

Tos nee chetiengei olietab maainik en ndonyo nebo Kenya.

En yu akere chito newendi en oret , akere mama nealdaishen meset nealda lokoek , ak amitwokik cheterter , akere chito neka ulke nepite emet, chichi pite komara kopite kotienke myanwokik chekokoit cheter teter kipite sikopit kobar mnyanwokik che mara konam ketik ana konam ole buren pik , sokipite sikopar tiong'ik choto kit ake ko kipite si kouan kawa barak ng'alek ap tililda mi mnyanwokik che keipe koba chito kochito ako en yu koksarta ab corona ko olekipuren pik chechang kokikipite sikepar tionyik chota chikerue mnyanatet.

Kiyoito ono boisioni en kokweng'ung'?

Ni ko chito nekayum mayainik, baet ao ngokenik en koreni komite konyil aeng mi pik che kitech kot akokerchi ngokenik ako en yotet kolaku ako mamando kokakikerchi ko , kikitekchi kot ngokenik , ko ngokenik chu korue kityo yotet ngoit subui keyatu ngokenik kuzungukanat , lakini en koitan kikichapchi ele nyokolakchin sowendote ngokiet kotor konyo nyokolak anan kowendot ngokiet kokicheng ngokiet olelakchin , mache inai olelekchin ngokei ngun , si ngolak ngokiet isor mayainik ama aam tionyik en timin anan mayachikitu en timin.

Inoni ko ingwot nebo spinach en olinyonetKo ingwoni yon kimoche kiyoo, kochang oratinwek cheimuche iyoo. Kit netai koyon koitor en imbar i,into iun kotililekitun, atyo istee Che keetik. Ak itilatil komengekitun kokoronekitun ,inde taaaban, nerube ko ibel mwaita. Itesyii nyanyik ak kitunguik. Yon kokoruryoo komie, nyanyik ak kitunguik inde ingwechutet. inde ingwechutet ak ibel ak mwaita, lakini motin koruryoo soiti. Mktin koruryo soiti ingoruryoo nekit two minutes .Chon igere ile tokonyolileen lakini kokorur. Kitage komi biik chemuche kotilatil, ak kotorchi orit ab amitwogik alak chechobe, atyo koyomyomoo. Sikiamda kounotet ye kookorur.

En yu kochang tukuk chemilebich kit netai yu ko emet neyamat emet nemami robta kit newechei en yu ko mara kokitil bik ketik kotar kotai koyam emet kit age komuch ko emet nemami robta akobai bik kiakik kotai koyam olandukul mi chito nakere en yu kwae temisiet eng oret nebo karasi ako kendi tangit sikonde bek mbar siko sich bek eng betushek tugul

En yu ko biik chesiptoo beek koba mbarenikchwak. Ireu komoche paiput anan kit neisiptoen beek, koba mbar moche beek cheyomotin. Moe kit nebirunen beek, imuch iboishie. sitimet i,iboishien solait anan ko chenereta. Anan iropchi beek en oinet eleyobu beek paiput, koyon komiten barak bechotet. So irop paipusiek komie tor kait elebendi kergei kokeboishien en gaa anan kemoche iboishien en imbar. Ko kit netai ko ibiru beek, so kit netai koyoche kotinye chito tuguk chebirunen beek, yoche kotinye paipusiek. Choye komi beek chemobeguu. Anan cheimuch itiengei en kasarta nemomii ropta. Kasarta nebo kemeut.

En yu okere biik chekokiropchi keetik anan chekomutyii minuutik chekokinde takalkalisiek. Chekikimin en takalkalisiek, kikineem en beetit. Bo komonut kasini amun yon mi tuguuk betit I,ko moriboksei amun mara kachilgei, ana ko ingebore kisiptoo koba olekiminyiin ko iime biik. Lakini inginde takalkalisiek koroisi kosiptoet koba olekiminyin ak koron komobokiime ketit. Koron kemine amun ibokityoche kityok takalkal i ak ityo ketestai kemin. kora kobo komonut kasini amun roisi en ngalek ab ibet koron kisiptote. Kora kobo komonut amun Roisin ribetab kit nekakimin en yotok yon tokomingin. Amun imuche indee beek en yotet komotore beek chechang amaun momondoo beek imuche inde mbolea, ak imuche itutyii timdoo tuguuk chechang yon miten yutet.

Garissa keboe ngokenik akeboe chebokilgil chu twan keboe amun en bendo ak maaniik, ngokenik tiong'ik chu ko kiolchin baenywan ih komatin kowoo maat en yun ih ako oo kemeut ih komomoe beek ko en yun komomoe beek chechang tiong'ik chu taritik chuton momoe beek chechang matin yamat emet ih ko ngosich beek tuten ih kokakoyam kora kou en yuu koolchin amitwogik kiolchin amitwogik en tuget ih sikebaen akotoret biik ak itya kora kichunda sikokwaat tugun konyitaten ih sikobit kobosok en ng'alek ab ribet ko kor kakialda kesikyigee kiy nekitoreten gee en gaa

Kin neamwochini temindet akobo kaumet ab mainik en komayesyo kit netai konyolu kochopchi ngokiet olelokyin olekararan kitekyin kii neu bokosit nekararan yekalok ngokiet komebut mayat akoyei eng oleui kit Nebo aeng KO olelokyin ngokiet koyachei kindechi tukuk chekororon sikongokwer mayat komayoei singobur mayat ak ngokiet matkotwaitwai sikoyesyo mainik

Kayumet ab mainik komuche koib kasarta yamakichop komyee ngotibakach ngokenik kolakyi olatugul kou tumiin KO mi nelakyin kab ingekoken ako mi nelakyin anoo ko ui kayumet ab mainik ko sikotil kasarta koyochei ichopchi ngokiet olelokyin itekyi bokosisiek chekororon ak oletilil akichopchi olekararan singoruei ngokiet kuloku en yotet akichopei olechang kotienkei ngokenik chetinye olokyin yotet akium akiib

En yu ko kirupitab bik chekanam gee eun i,asikobiit kotoret logook chemengechen, konyoor sobet nekaran. Lagook chemengech, chechang komonyoru sobet nekararan kotiengei tabusiek chemiten en sai, miten chemonyorchingei kelchin kobaa sukul, mi chemonyorchingei kosich amitwogik, mite chemonyorchingei ot kobuur ak sigikwak ak enoret nenyolunot. So kochutok KO kirupit nebo biik, anan bike chekonamgei eun I sikobiit kotoret logbook chotet en tuguuk alak tugul chemengechen konyorchigei tuguuk chekimokyingei en sobet. Ingoka somanet i,ingoka amitwogik che kororon cheteche bortoo. Akonet lagook akobo sobet, ko icheket chetoretii logok konyorchigei tugukchoton

Inoni ko temindet nechopei kobit bandek en yu ko agerei mikseni pimani kerichek eng pampit nekibiten bandek koi koyochei kounkei yachei kolach chebo eunek koun kutit serunek ii sikonami kasit pandek koimuch ibit chebo kutik anan chebo mnyendo anan kobite ak mbolea sikobit kotoreti kochok komyee

Temik koumi mainik ii en temet anan ko olelokyin ngokiet anan ko ngokenik ko olelokyin ngokenik anan ara ko ole amei ngokenik koyachei kechop kotienkei oletee ngokenik olelokyin ngokiet age tugul nitok kotoreti eng kayumet ab mainik tugul mabetyo mainik amu ngomasich ngokiet olelokyin koname kolakyin tumin koyachei icheng'ate kobetos mainik alak komeumi tugul ko kit nekararan eng temik kokechop olelokyin ngokiet ak kechop olelokyin kepire kii neu bokosit anan olelokyin olekararan simaitkoyesyo mainik

Yanimochen ibai ngokenik ikerei tukuk chechang kit netai ikerei nafasi neibochini ngokenik kit nebo aeng igere Ile imoche ibai ngokenik chebonee chebo pendo chebo mainik anan sikokenyi kityo kit age konyolu inai ile tos imuchi ibai ngokenik chetyan kotienkei rabishek chetinye imuchi ibai ngokenik chechang akometinye robinik cheyamei ial amitwokik kit age koyachei igere tililindo ak nafas neitinye neo anan ko kitten kit nitok koyachei iamwan ngokenik chekiboei ngotitinye uwanjet nekararan anan ko tireito neo komuche ibai ngokenik kusungukakanat komuche ibai ngokenik akimete konendat ko tukuk cho Che kikeri yachang imoche ibai ngokenik